Ũyũ wĩtagwo terere. Andũ a rũrĩrĩ rwakwa nĩmateithĩkaga mũno kuma gwĩ terere, nĩtondũ nĩmahandaga mũgũnda magatua, magakera, makarĩanĩria hamwe na ngima, cabaci, mũkimo. Terere nĩũtwaragũo thoko, ũkendio nĩgetha Mũgĩkũyũ endia, akona cir akona mbeca ĩrĩa ekũgũra kĩndũ kĩngĩ.

Ũyũ nĩ, ũyũ nĩ ũrĩmi, wa igunyũ. Mũrĩmi arĩmaga igunyũ nĩgetha endie, tondũ ndionaga Gĩkũyu-inĩ cikĩrĩo. Endia akona mbeca, iria ekũgũra indo ingĩ iria arabatara, mũtũrĩre-inĩ wake. Ũrĩmi nĩũteithagia bũrũri na economy tondũ economy nĩyambatagĩra.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mboco. Mboco iria cihandagũo tuta-inĩ cigakũra, mũrĩmi agacoka akagetha. Aya nĩ arutwo mokĩte kũbundithio nĩ mũrĩmi ũyũ, ũrĩa mũrĩmi ũyũ arĩmaga nĩgetha mathiĩ karĩme.

Ndĩreciria ũhoro wa, ũrĩmi wa makorobia. Maya nĩ makorobia marĩmĩtwo, mũrĩmi magatuo, magakũra, nĩgethaa mũrĩmi athiĩ endie, one ciringi kana atue make ma kũrinda, arĩe. Pause

Ũndũ ũyũ ti mwega, gĩtũmi, ũndũ ũyũ-rĩ, nĩũrehaga mĩrimũ kũrĩ andũ arĩa marigicĩirie harĩ mũrĩmi ũrĩa ũrarĩma ũndũ ũyũ. Andũ makarwara aingĩ hamwe ũkarigwo nĩkĩĩ kĩrathiĩ nambere. No nĩ ũndũ ũyũ ũrehaga ndwari icio, gĩtũmi rwagĩ nĩrũtambagia ndwari kumana na ũndũ ũyũ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩmi wa kĩrĩu, ũrĩa arĩmi marahũthĩra gũitĩrĩria maĩ. Ũndũ ũyũ ũcenjetie kuma tene nĩtondũ, tene andũ maitagĩrĩria maĩ o mũmera o mũmera gĩtina-inĩ, no rĩu, ũndũ ũyũ woka, gũitĩrĩria maĩ gũkĩhũtha, nĩtondũ mũrĩmi ekĩra maĩ mũtũngi-inĩ, me gũthiĩ o mũmera harĩa, o harĩa, o gĩtina-inĩ kĩa mũmera, na mũmera ũcio ũgakũra ũtarĩ na ma ndwari kana mathĩna maingĩ.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩmenyagĩrĩrwo mũno gĩatuo. Nĩ tondũ wagĩkua ũru nĩgĩtuĩkangaga gĩkaunĩkanga mahuti, marĩa ona ũngĩthiĩ kwendia mũgũri ndangĩgũra, nĩ tondũ kĩhanaga ũru kĩunĩkangĩte mahuti. No kĩbatiĩ gũkuo wega, nĩgetha gĩtikaunĩkange mahuti. Wathiĩ kwendia ũkenderia ũkenderia mwendia mũgũri wega, na akagĩa na ũhoro wa kũgũra.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa ng'ombe, na ũndũ ũyũ nĩwĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa harĩa mũrĩmi akaga kiugũ, akaiga ng'ombe ĩmwe, kana igĩrĩ. Rĩngĩ nĩathiaga ũguo akohora ng'ombe akamĩoha ha akamĩoha handũ ĩgatinda ĩkĩrĩa, whainĩ agathiĩ akamĩoha kiugũ kĩrĩa amĩakĩire ĩikarage hau. Akamĩkama, iria rĩu akendia, kana akanyua, akaruga cai gwake akanyua na bamĩrĩ yake.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa ng'ombe, no gwitũ ciĩtagũo ng'ombe cia iria, harĩa mũrĩmi akaga kiugũ, akahingĩra ng'ombe yake, ĩmwe kana igĩrĩ kana ona ithatũ. Rĩngĩ no ohore ng'ombe icio athiĩ aciohe handũ, citinde cikĩrĩa, whainĩ aciohore aciohe gwake. Acioha gwake akame iria kuma kwĩ ng'ombe ici, rĩrĩa no enderie, no enderie mũndũ ũngĩ, kana aruge gwake cai anyue na bamĩrĩ yake.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩendagio o mũthenya o mũthenya, nĩtondũ ngũkũ ĩrekagia matumbĩ o mũthenya o mũthenya, na makendio nĩ mũrĩmi wa ngũkũ, ũrĩa ũrĩmĩte ngũkũ aige nĩgetha cirekie matumbĩ endie.

Ici nĩ hoho na ngonjeti, iria imenyagĩrĩrwo weega cigĩtwarwo thoko. Ciĩkagĩrwo kĩrĩti-inĩ, kĩrĩti no gĩkĩrwo magotoni mĩico-inĩ mĩico nĩgetha ndĩka citikahihinyane. O kĩrĩti he hoho iria ibatiĩ gwĩkĩrwo, na ciakinya thoko, ciaragwo wega, handũ hatarĩ na riũa, nĩgetha itikahohe na itikahihinyane ithũke naihenya.

Ndĩrakĩririkana rĩrĩa ndarĩmĩte hoho rĩa mũico. Ndarĩmĩte mwambĩrĩrio wa mwaka ũcio ũrathirire, ngĩcoka ngĩgetha, ngĩcitwara thoko. Ndacitwara thoko-rĩ ngĩciara weega, nĩgetha ndĩciendie. Ndaciara kanjũ nĩmokire, tondũ no nginya ũ ũrĩhĩre kanjũ, harĩa ũrenderia, nĩgetha ũkendia mategũkũgia.

Ici nĩ indo ibangĩtwo supermarket -inĩ nĩgetha ciendio. Mwena ũyũ hena soda mĩthemba mĩingĩ. Mwena ũrĩa ũngĩ hena matunda, indo cia kũruga, cibangĩtwo ũguo nĩgetha mũgũri agoka akoya, agathiĩ akarĩha, akiuma supemarket-inĩ. Alafu haha thĩ-rĩ hena kanyamũ keho karĩa mũndũ atindĩkaga, wagũra, woya kĩndũ, ũkaigĩrĩra hau, nĩgetha ũgathiĩ ũkarĩhĩra ũkiuma.

Ndĩreciria ũhoro wa, ,mũtukanio wa nyĩmbo, ,ũyũ nĩ mũtukania wa nyĩmbo, no cikorwo ciĩ nyĩmbo cia kũinĩra Ngai, no cikorwo ciĩ nyĩmbo cia gũthũngũtha, mũndũ ũyũ no athiaga kũndũ kũrĩa kwĩna rũracio, no athiĩ atukanie nyĩmbo kũu, kanitha-inĩ,

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ, nĩ mũ, nĩ mũthaki wa mũbĩra. Ũkorwo wĩ wa magũrũ, wa moko, agũthĩtwo, no akorwo agũthũo nĩ mũthaki mwenzake agĩthaka. Akagũthwo akorwo nĩ gĩthũri, kũgũrũ. Abatiĩ gũtwarwo thibitarĩ, nĩgetha, ahone aigue wega. Pause

Macini iria ndutaga nacio wĩra, nĩndĩcitwaraga cigathondekwo, cikarorwo kana hena kanyamũ kareketie thĩiniĩ, cikohorwo, cigacoka cikohwo rĩngĩ. Gĩtũmi nĩgetha ngĩruta nacio wĩra, gũtikagĩe na kaũndũ gekũhappen macini ĩyo ĩrege kũruta wĩra rĩngĩ, ĩkire, kana ĩrute wĩra ũru. Rĩu yathiĩ yarorwo, nĩũgiragĩrĩria tũmaũndũ ta tũu kũhappen hĩndĩ ĩrĩa macini ĩyo ĩraruta wĩra gũaku.

Macini ciakwa cia kũruta wĩra nĩndĩcitwaraga, ,kambũni-inĩ cia gũthondeka macini icio, kana ciagũthondeka kũrĩa cithũkĩte, nĩgetha cikohorwo cikarorwo kana hena thĩna o wothe ũrĩa wĩ macini-inĩ ĩyo, nĩgetha ĩkĩruta wĩra, macini ĩyo ndĩkagĩe na ũhoro wa kũhora kana kũruta wĩra ũrĩa gũtagĩrĩire. Macini ĩyo yohorwo ĩgacoka ĩkohwo ĩkageria rĩngĩ, kana ĩna thĩna ũcio rĩngĩ, nĩgetha kũavoid mathĩna ma kũruta wĩra ũcio.

Rĩrĩa ndĩraruta wĩra na macini nĩ ũkoraga macini nĩhorire, noĩkorwo nĩthirire maguta akorwo macini nĩ ya maguta. Ũgakora thitima nĩciũrire, okorwo macini ĩrahũthĩra thitima, na hĩndĩ ĩyo thitima gũtirĩ. Ũgakora macini nĩrutire wĩra ũru, nĩtuĩkire kanyamũ, nĩthũkire thĩiniĩ, na tũmathĩna tũngĩ tũkaga rĩrĩa macini ĩraruta wĩra.

Macini nĩihũthĩkaga mũno kũhanda na kũgetha irio. Ũthiaga ũgakora, tene ng'ombe nĩcio ciagucagia mĩgogoteni ĩrĩa yahandaga mbegũ mũgũnda. No rĩu rĩu ũrathiĩ ũgakora, ragita nĩcio cigucagia kana mũgũnda ũrarĩmwo na karagita. Okorwo nĩta kũgetha, irio ciragethwo na karagita. Okorwo nĩta kũhanda irio irahandwo na karagita. Pause

ĩĩ nĩ hũthagĩra macini cia gũkama. Macini icio nĩikamaga na ihenya mũno na no ikame ng'ombe nyingĩ mũno ihinda rĩnini tondũ macini ĩyo yaharũkio nyondo-inĩ ũguo ĩkamaga nyondo ĩyo nginya ĩkarĩkia iria. Koguo macini icio nĩ njega na nĩndĩcihũthagĩra.

Nĩguo, ũrĩmi wa macini nĩwongagĩrĩra umithio kũrĩ mũrĩmi. Nĩtondũ ũkĩhũthĩra macini nĩũrĩmaga naihenya mũno, na ũkagetha naihenya mũno. Rĩrĩa ũrarĩma naihenya mũno nĩguo ũkoragũo na irio nyingĩ mũgũnda, na ũgakorwo magetha maku nĩ maingĩ kũringana na ũrĩa ũtahũthĩrĩte macini ũrĩmi-inĩ waku.

Macini nĩciongagĩrĩra umithio wa mũgũnda, na ũruti mwega wa wĩra kũrĩ mũrĩmi. Ni tondũ macini nĩirutaga wĩra mwega, na nĩirutaga wĩra naihenya. Ti ta ũrĩa mũndũ arĩmaga na guoko kana na kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ angĩrĩma nakĩo. Ũngĩhũthĩra macini ũrĩmaga naihenya mũno, na ũgakorwo magetha maku nĩmaingĩha. Na mahinda marĩa woya kũrĩma nĩmanini kũringana na, na ũrĩa ũngĩrĩma ũtekũhũthĩra macini.

Twana tũtũ tũroneka nĩtũrwaru mũrimũ wa magũrũ, nĩguo wĩtagũo mbogoro. Mũrimũ ũrĩa ũrwaragwo kaingĩ nĩ ciana, iria nini. Mũrimũ ũyũ nĩũhonagwo kũringana na ũrĩa mwana aragĩa na hinya wa magũrũ. Tondũ mũndũ akĩrwara, mwana akĩrwara mũrimũ ũyũ nĩgũkorwo agĩte, nĩgũkorwo akoragwo agĩte hinya wa magũrũ ũrĩa, ũrĩa nĩguo ũrĩa wagaga aciarwo oũguo.

Niĩ ndirĩ ndahũthĩra namba ya Huduma, no nĩnyonaga ta ĩtakoragwo na bata nĩtondũ ĩhũthagĩra ĩhũthagĩra ĩhũthagĩrwo ũndũ ũmwe na kĩbandĩ kĩa mũndũ. Itikoragwo na ũtiganu tondũ, nĩma Huduma nĩrĩ maũndũ maku mathĩiniĩ marĩa makoragwo me hau kandi-inĩ ĩyo, ĩrĩa ĩtakoragwo ho kĩbandĩ-inĩ, no niĩ ndirĩ ndamĩhũthĩra.

Ti hingo ciothe thirikari ĩkinyagĩrwo nĩ andũ arĩa mena mawathe, ma kuona kana kũigua. No rĩrĩa, andũ aya makinyagĩra thirikari, thirikari nĩmateithagia, ĩkamahe mbeca, o mũico wa mweri. Rĩngĩ ĩkamahe ngiri ikũmi, ngiri ithano, iria mũndũ no agũre kaũndũ, no eke kaũndũ karĩa arona nĩkaramũhinyĩrĩria mũno, mũtũrĩre-inĩ wake, mũno mũno rĩrĩa ena wathe ta ũcio wa kuona kana kũigua.

Nenda cia thirikari itikinyĩrĩkaga kila hĩndĩ, no rĩrĩa ciakinyĩrwo ciakinyĩrĩka, kuma kũrĩ andũ aya mena mawathe ma kuona, kuigua kana ona kũrũgama, nĩimateithagia ikamahe itĩ cia gũikarĩra, ikamahe mbeca, ikamahe maitho, magathiĩ kiriniki cia bure, magathiĩ kũrorwo mĩrimũ, magathondekwo, makaheo ndawa cia bure na maũndũ ta macio. Nĩimateithagia rĩrĩa cira, cirakinyĩrĩka.

Rĩrĩa wate kĩbandĩ gĩaku ũthiaga borithinĩ ũkandĩkithia nĩwate gĩbandĩ gĩaku, nĩgetha ũkaheo karatathi karia karonania ndũrĩ na gĩbandĩ kũmania na hĩndĩ ĩyo gĩbandĩ gĩaku kĩora nĩgetha ũkonya ikinya rĩa gũthie wabicinĩ cia kũheo gĩbandĩ kĩngĩ.

ĩ no ũgĩe na marũa ma gũkua kana kũhikania kuma wabicinĩ cia kauntĩ na njĩra ĩmwe ũthiaga ũkandĩkithia mũthenya akorwo nĩ gĩkuo ũkandĩkithia mũthenya ũria mũndũ ũcio akua nĩwakũ okorwo nĩ kũhikania mũthenya ũrĩa mwahikania ũthiaga ũkandĩkithia wabicinĩ cia kauntĩ nĩgetha ũgeterera ũkerwo mũthenya ũrĩa ũkũgĩra.

Ũndũ ũyũ nĩ mwega, nĩtondũ nĩũtũteithagia kũgũra indo gũkũ ngenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Ũkagũra na ũkarĩha na ũkareherwo harĩa ũrĩ wee mwene. Ndũbatiĩ gũ, ndũbatiĩ gũthiĩ ndũka-inĩ no kũ order, no gwĩtia mũndũ etagia, harĩa ũrĩ ũkareherwo, ũrĩhĩte. Ũndũ ũyũ nĩ mwega nĩtondũ, nĩũtũteithagia kũmenya indo iria kambũni ta Jumia ĩrendia, ũgathiĩ, ũkona, ũkona kĩrĩa marendia na ũkagũra kĩrĩa wee ũrona nĩgĩgũgũteithia na kĩrĩa ũrabatara.

Nĩ mũirĩtu, ũrũgamĩte handũ, ũraria na thimũ, okorwo ahũrĩirwo nĩ mũndũ kana akorwo nĩye ahũrĩire mũndũ ũcio, nĩ getha makĩaria tondũ thimũ nĩyo ĩhũthĩkaga kwaria na mũndũ ũrĩa ũtarĩ hakuhĩ nake, gũcokanĩria ciugo ĩmwe kwa ĩmwe thimũ-inĩ. Ũguo arũgamĩte handũ akĩaria na thimũ mũndũ ũngĩ ũrĩa matarĩ nake hau arĩ.

Ũyũ nĩ mũirĩtu kana mũtumia ũrĩa ũraria na thimũ, no okorwo nĩ kũhũrĩrwo ahũrĩrwo kana akorwo nĩwe wahũra. Ahũrĩra mũndũ ũrĩa arenda maranĩrie. Arũgamĩte handũ nĩgetha marie, marĩkia kwaria, athiĩ kũrĩa egũthiaga. Mũndũ ũyũ araria na thimu mũthemba wa, ,gatururu karĩa kahihinyagũo ka mbatoni.

Ĩno nĩ thoko, ĩrĩa atumia macokanĩrĩire gũka kwendia. Marendia indo ta nyanya, itũngũrũ, marigũ, meroni, ,maciarĩte handũ nĩgetha agũri moka, mũndũ akoya kĩrĩa kĩramũkenia. Akagũra kuma kũrĩ ũrĩa ũkĩte kwendia. Kwĩna maburi marĩa marahumbĩra riũa, tondũ marĩte handũ riũa rĩroka.

Ĩno nĩ thoko, ĩrĩa atumia macokanĩrĩire gũka wendia indo ngũrani ngũrani. Indo ta, nyanya, gĩtũngũrũ, marigũ, wotameroni. O mũtumia ũrĩa ũrendia hake nĩahumbĩire na iburi, rĩrĩa rĩrarigĩrĩria riũa gũcina kĩrĩa arendia, gũcina kĩndũ ta nyanya, nĩ tondũ ciacinwo nĩ riũa nĩcithũkaga naihenya. Gĩtũngũrũ gĩacinwo na hinya nĩ kĩũmaga gĩacinwo nĩ riũa nĩ kĩũmaga naihenya. Tũmaũndũ ta tũu.